Ĩno nĩ mĩmera mĩhande, ĩgathikĩrĩrwo, ĩgekĩrwo ndawa cia kũgirĩrĩria tũtambi na ĩtigĩtie o mĩeri ĩigana ona ĩgethwo.

Waru nyũmithie, cigaikio maguta-inĩ hamwe na ngũkũ, cigaikio mũtu-inĩ, cigaikio tũnyamũ tũrĩa twa gũcamia wega na cigaikio maguta-inĩ, cigacoka ciga cigathondekwo, cikendio goro.

Mbura yurĩte nene makĩria, ta ithaa kana mathaa ta merĩ, gũkagĩa na mũihũro, rĩu andũ magathamio kuma kwao. Mĩmera yothe ĩkorĩra, nyũmba, mahiũ, andũ, rĩu magagĩte marorete nyũmba ciao.

ĩno nĩ hĩndĩ ya magetha, na nĩ mbembe iragethwo, thĩna nĩati citinaruta mbembe iria cikũbatiĩ, na rĩu cigũtemangwo nĩ tondũ wa ng'ombe ciheyũo ng'ombe ,tondũ citinaruta maciaro mega.

Gũkũ nĩ gĩcigo-inĩ kĩa bũrũri kũrĩa kwaraga riũa inene, nothern parts kũrĩa kwaraga rĩua inene mũno makĩria, na rĩu mahiũ nĩ gũkua marakua, marĩa mangĩ rĩu maratwarwo kũndũ kwĩna bũthi.

Nĩ mahotaga, kũ, kũtarĩria ũrĩa mbeca cirathi na mbere, na makahota kũthondeka, ũhoro wa mbanjeti ya mwaka ũcio, na mwaka ũcio ũrathirire.

Hĩndĩ ĩrĩa magetha matararuta maciaro ũrĩa ngũbangĩte, na hĩndĩ ĩrĩa itakuona, itakũhota kũrĩha arĩa mandutĩire wĩra ũcio o na ndaciarithania mĩthithũ ĩo ĩkaga gũkorwo mĩega.

Ĩno nĩ mĩberethi arekĩra ya maaĩ, na nĩ ya gũteithia mĩmera ĩno ĩ thĩiniĩ wa greenhouse, nĩgetha ĩkaruta tũmaaĩ o itata o ĩtata harĩ mũmera.

Ĩno nĩ ngũkũ yũrire na tũcui na yoka, yoka kũndũ gĩthaka-inĩ na tũcui twayo na ĩgakorwo yagagĩte mũno.

Haha ndĩrakenio nĩ maĩ, ngakenio nĩ, ngakenio nĩ ũrĩa nyamũ ici irakena kwĩna maĩ mũtitũ-inĩ na ũrĩa ciĩna thayũ.

Ekĩre neti, ekĩre neti handũ hahana ta arĩ ndemu na amĩrũgamie wega na tũmĩtĩ, agacoka thamaki iria ciĩ thĩiniĩ cigakorwo thĩiniĩ wa kaneti kau agacihe irio.

Ũcenjetie na ũkĩhanda mĩmera ĩno, kamũgũnda kanini nĩko karatũmĩka na ũkahota kwenja mĩtaro ya maĩ nĩ getha matikaihũranĩrĩre.

Ũyũ nĩ mũgethi wa ũkĩ na aĩgĩte mangarani maya thĩiniĩ wa mũgũnda na arenda kũgetha ũkĩ na ehumbĩte ũũ nĩ getha matikamũrathe na agakua indo cia kũgetha ũkĩ na agakua mwaki.

Aya nĩ anene a kĩthirikari na a ũrĩmi, mokĩte kũthũrima igũrũ rĩa ũhandi wa matharũ na mekĩrĩte indo cia kũmagĩrĩrĩria na kũgĩrĩrĩria irio ici kũgĩa na mathĩna.

Ũyũ nĩ mũrĩmi ũkĩte, aratarĩria igũrũ rĩa marigũ ũrĩa maagĩte maciaro mega na maronia arĩmi arĩa angĩ ũrĩa marigũ macio matarĩ na riri.

Mathenya marĩa marĩho nĩ ũhoro wa arĩmi a kahũa, a iria, a caĩ, a waru, makaga kũrũmbũiywo wega na makaga kũheo mbeca iria cibatiĩ nĩ getha cimagune na ciaheo cikaga kũmakinyĩra.

Ĩĩ nĩ thiĩte na kĩndũ kĩrĩa ndathomire, ĩĩ nĩ thiĩte na kĩndũ kĩrĩa ndathomire nĩ ũrĩa thirikari yugaga atĩ nĩ ya yaiga mbeca kũrĩ arĩmi no cikaga kũmakinyĩra na o na cioka cikaga bata.

Aca ndinyitanĩire ihinda rĩrĩ tondũ wanyitanĩra nayo gũtirĩ, gũtirĩ ũndũ ũkũgunĩka nayo na maũndũ marĩa makuuga matigũĩkĩrĩra ũrĩa gũbatiĩ.

ĩĩ kwĩ nayo, ĩrĩa mĩbango ĩrĩa thirikari cia kauntĩ ibangĩte na kũhe arĩmi ngombo, kũmahe bararaitha, kũmahe mbegũ cia kũhanda.

Cimateithagia na kwaga kũmahe kĩrĩra, njoherera nene mũno makĩria, na wa kerĩ cikamateithia na ũhoro wa kũaga kũmateng'eria hĩndĩ ĩrĩa makũrĩha, na wa gatatũ cikamateithia na kũmahe, kũmathomithia igũrũ rĩa marũni macio.

Wa mbere, nĩ andũ arĩa maikarĩte matũũra marĩa me thĩiniĩ mũno na ũgakora gũtarĩ na ũhoro wa gũkinyanĩrio kwa mĩtambo, wa kerĩ magakorwo matarĩ na thimũ njega cia mĩtambo mĩega.

Ũrahutia andũ aingĩ mũno, nĩ tondũ andũ nĩ maraga gwĩtĩkia nĩ kũrĩ Ngai. Wa kerĩ, magetĩkia indo cia ihenya. Wa gatatũ, magakorwo meciria mao magathambio na magakorwo matarehoka Ngai.

Twagĩrĩirwo nĩ kũmatwara cukuru, kũmahe irio, gũikara nao, kũmonia wendo o na kũmonia kwĩna mũtũrĩre mwegathutha wa ũndũ ũcio na gũcoka kũmoragia mahana atĩa hingo ciothe.

Ũndũ ũcio nĩ ũtũmaga maũndũ magateng'era, mbeca cikoneka akorwo nĩ mbeca cigũbatarĩkaga, nĩ tondũ andũ maruta ĩ, ĩkahana o ta arĩ nĩ kũngania twonganĩrĩria na maũndũ magakorwo magĩthĩi na ihenya.